Eeh! Kit nenyone metinyun en ireyu agere ale nitok ko chamchinet negoito kampunitab kebs noto nebo emetab Kenya igoito chamchinet kokoi kora piashara biikab tugosiek ne igochin icheget koyai chomchinonoto ana kotok kele kiiton komie koboisien kipkosobe age tugul. Nitok ne kindo tuguk chechang, kindo ngotko mwaita. Sigenai kele niton komie en sobetab kipkosabe.

Netai indei ma bek ab muchelek ,koron netai indoi mara kotiyengei ak muchelek chetindoi en Ane en iroyu abune kikombok somok chebo bek en muchelek nusu aknyekainde bek chekan inde chumbik inde mwaita akibakach kochumukoso en saishek Taman am mut ak yekakochumukoso inde muchelek choton akikorogan akitwaitwai Kotor konamgei akibakakte en saishek artam ayikaibakakte saishek artam kokakorurio isutu akinde taban en maragonik choton kokakichemshan already akokakechemshan